Gino matimore kae, inyalo neno ng'ano machalo kagima otudo waya, to kuma entiere kae ka wanyalo wacho ni en kar loso simu kata kar loso gige gigo matiyo gi electronics kata gigo matiyo gi sitima. Ochung' aneno ka oketo gi e simbe, gik moko machalo speaker kata nyaka gi kompiuta. Ma ka dwa chalo kar cyber gin e cyber Gima timore ka, kae ng'eny ne iyudo ka in e gweng' to idwaro goyo kata photocopy mar gimoro, chuno ni idhi e cybre kanyo mondo mi olosnigo. Kendo wawach ni ka simbi okethre kata in gi shida matimre e simbi, inyalo dhi ir jalony ni mondo mi olosni simbi eyo mayot. To gima timre ni en ni mondo mi iyaw duka ainagi, nyaka ibed ng'ano man gi lony, nyaka ibed ng'ano man gi lony eyore gige sitima, nyaka ibed ng'ano man gi lony etiyo eweche moko mag cyber gi. Ineno ka en nyaka gi gige kuonde golo pesa en gi m-pesane kanyo, makonyowa to kendo inyalo wacho ni yuto mar duka ainani iyudo ni yutone ni malo kendo ng'ani iyudo ni ochamo pesa maber kata bang' dwe, mamano nyalo konye odag e ngima no maber pile ka pile.